Ore taa tendorrop enaiko oshi tenapuku nanu tiatua aji pealo asiai arashu alo osupuko naa ketaana ninye ewuoi natii nanu esiai neaku too nkejek ake alo kake tenaata araka naa kaked ake oltukutuk aa olpikipik ore naa pee osupuko ayiu nalo naa akaing'oru engarri naitabaya ang' imatatuni nilak tikit

Ore imbisai oljiriket te nkop ang' naa itum ole mia mbili ele loidipaki aitumia netii ile mia hamsini ekitegemea ewuoji nilo ainyang'unye ore enkare olmusereji naa kepiki ilkeek kulo loooar germs neeku ninje too isidan pee ewoki

Ore esidano enapisho too iltunganak oidurrita naa kitelelek amu ore kuna tokitin naairoshi na ekinapakini naa mendoki sii anauru oleng' idurrita te wuoi nabo alo ankaji woji neeku esidai enapisho keetae intokitin naapisho

Ainyiala tooshi nanu napik endaa shumbi sapuk, ormushele tooi oshi ilo naa katipika kibahati mbaya namaata naa apa option akainasa ake kake aning'ito ina olong' ajo kaata enkure oleng' naa kanaura sii neeku mee sidai empika endaa shumbi oleng'.

Ore enaiko pee eitodolu enkanyit intasati too payiani lenye naa teneng'amu ena saa ejing'u ang' neeki shai neeki endaa neisho enkare naisujare nekilikuan ajoki kejaa ewuoji ning'uaa kejaa duo esiai ino dama ketodolu ajo keijalie intasati ilpayiani lenye

Ore taa tewuei ang' naa ketii iweujitin naarieki nkariak naa ore iyieunot naayienu pee ilo arr enkare tine naa lasima piiyiolo ataara enkare ore ake pee miyiolo nitalu oltung'ani likiliki naa keetai nkilani naarieki nkariak naa lasima pee inchop naa nena kilani.

Ore esidano ena tenilotie ositima te boo kewarie enakata emisimis naa enkindodol ewueji nigira aroro pee itumoki atapaasha igumot arashu isoitok peyie mekipoo na eimusaa naa tenetii ninye inguesi entim naidol nipaashare

Ore iroruat niima iyierita enkurma aa enkurma orgali, oloshorok naa imbaka niinok enkima ore ake pee epok ninteleki emoti ino nipik enkare ninjo enkare idakikani tikitam oimet pee itokitok nipik enkurma ino nikurss nintushul esidai pee ewoku paa idotu nipissing'u niworriworr

Ore imbisai enkibiriti te nkop ang' naa shilingi tano ebokiis nabo tee ore ibokisi are naa kumi naa ore iroruat ninokie enkibiriti enkata inokita olgaas naa Inga's ainok orgaas paa itumoki atooshoki enkibiriti pee milipuka enkaji neeku iauku iyaku making oleng'

Ore enkardasi orusa niyieu pee itumoki aawa endaa amirr too nkwapi e boo na keji exportation ninye iexportie endaa naa arashu keeta enkardasi nikinjo KEMS aa enkampuni ina naishirikisha intokitin pooki naamiritae ninye nekinjo orusa pii ilo amirr intokitin too nkwapi e boo

Ore esidai intauto emoti nairowua tengima nemesidai tene intumia enkarasha amu kelelek eng'amu enkima aibung' nepejoo enkaji ore entoki sidai naa olkamata amu meibung' enkima naa kibung' emoti esidai neeku meibukoo ena saa ing'ira aituyu

Ore entorroni ina nilo ang'arie ildiain esaani nabo naa keetae imoyiaritin nashurrtaki ildiain iltunganak ore sii enkae naa kechafu ina saani neeku elelek intayu emoyian nipik atua iltunganak na kelo aar iltunganak torrono ina oleng'

Kesidai enkisujata onkonyek atan itulo endapash amu intau enkikaboseseen aa olchafu na tenilo Aiken nkonyek mintoki atum moyiaritin onkonyek neaku entoki sidai oleng keyieu na keas irmaasai neas ina.

Ore enkiguana naidim aishoo ilderefani tangaraki ina batata oo garrin naa kalo ajoki e ng'ura ake sheria olbaribara esidai entusuuj meintokiki aanap iltung'anak kumok te garri lemetosha illorikan neeku entusuuj sheria meintokiki ayayu mashida to baribara

Ore nkiyaunot enkima tonkajijik ang' naa, kisho yiok mateyierisho, nikinya endaa nao, nisho yiok matoning' enkima enasaa irobi, na keraa si doi ng'uesin tiatua nkajijik, neeku entoki sidai oleng' ina.

Ore taa iltoi torrok ogirai amirishore, ipimitai irpaek naa, kelo ninepu ah ore ele too nimiiput enkilo, ore ninye oltoo openy naa kejo oltung'ani enkilo kake mebaya, neeku torrono ina amu kegira aitorogony enchoto oltung'anak, na kesidai teniboori inatoki.

Ore entoki nau enkinosata enkima tonkang'itie ang' naa, ore inkang'itie natii ilo sitima naa, kelo naa inepu ibung'ie egirai aitushul ositima wenkare, na kisababisha ina enkima. Ore nkulie tokiting naa irgaasi, elelek ah ketii orgas nilipuka nenya enkaji enkima, arashu toi inye kuna ilat ogarrin petroli, ninche nkulie torrok tiatua nkajijik naisababisha nkimaitie.

Ore esidano ormukokoteni teninapie ntokitin indurrira naa kelo anap ntokitin kumok tesaa nabo neeku kiraisisha esiai naa kinteleliaki esiai alang' teninap iyie amu kakijip nekintamuoi neminap ntokitin kumok.

Ore taa tenkisuma naisumitai iltung'anak, naa keji kejo ilashumpa evolution, naa kejo ore apa oltung'ani niterua apa enaa oekenyi, negira aibelekenya irubat osesen, osesen lenye negira ang'enu, nelotu ometaa oltung'ani tanakata.

Ore ntokiting naisababisha enkima tiatua egarri naa, eilata egarri tenelo aibukori nitu idol, neng'amu enkima egarri. Ore enkae toki naa teniinok engine, tenewoi nigira apikie egarri eilata. Amu mesidai ina amu kelelek isababisha enkima tiatua egarri, arashu sigarani ntokiting nayau enkima tiatua egarri.

Ore esidano teniataa imashinini naidong' inkiri te busherr naa kitelelek esiai naa kees esiai asiokisioki naa keas esiai sapuk neeku esidai teniata nena mashinini amu kekitayu olola tialo esiai nelo aitelelek esiai

Ore taa ninye te murua ang' ketii intasati nareu iltukutuki aas ibiasharani enye maate naa kuti oleng' ore intasati menyorr erewata oltukutuk ekedol anaa esiai orpayiani ore sininye emurua ang' naa menyorraa meterewa entasat oltukutuk

Ekeponu taa yekenyik atua olchambai loltung'anak anya irpaek louno, naa torrono ina amu kinyalita naa endaa etaisere, na kinyal endaa naa enaata etimiraki ninyang'unyeki nkulie tokiting, na kitoki ayau esumash atua nkang'itie.

Ore enyamali te nerishakino inkilani naidipaki aitobira too nkampunini e ang' naaripisho naa kepuo ainyalaki nkulie bei meitokini atum emirata sidai naitobiriaki ti ang' neeku keer keer enaripishore oo ntasati naa ninye si ninje etumie edaa

Ore esidano teniwoshokin TV ino esimiti naa imbungusa esularoto metoiki asulari ovyoovyo naa garama toi tensulari amu intoki ainyang'u enkae neaku esidai teniwoshokin esimiti ne keaku edol pooki ng'ae

Ore taa imbisai naidiim oltung'ani olfundiii lol tukutuk anoto tengol naa kitegemea ina olong' ajo kanu ketii nkolong'i sidan naa kiidim anoto inkeek imet netii kulie torrok naa keidim anoto mia naa kitegemea naa enkolong' ajo kanu

Ore paa torrono tenikintobirr ositima maate naa mekira naatoi arriyiak neeku elelek kipuo ainyialaki paa kakipuo aisababisha enkima ena saa kindipa aitobira neeku meeta entoki nemeeta sininye olarriyia lenye, neeku sidai ake teniliki ilang'eni lenye meetu sininche aadol ajo kaji entorrono.

Ore taa pee etaase ena kiguran enkikapu naa ketuo intasati aaku tenebo olkuti payiani kelo duo ana oltung'ani oyieu neeasi anaa ilturrurri neeku intayuyu pookin imbisai neretieki oltung'ani obo naa ore pee etaase ena naa naiboshu oltung'anak

Ore faida nayaau biasharani kutitik temurua naa kisaidia iltung'anak meshomoita ainyiang'u nkutitik tokitin nemeeta naa keera osina tiatua emurua naa kishoru toi menoti mpisaai naapuoyieki iwuejitin sukuul, neeku kesidai teneetai nkutitik biasharani temurua.

Ore taa eninko pee iasishore scrappers echoo pee ilepunyie enkishui oltung'anak oisuj nchooi naa ore kulo tung'anak oisuj nchooi kesidai teneeta nena tokitin amu ore naatoi choo naa kechafu, ketii olchafu neeku elelek etum imoyiaritin naa kesidai teniata nabo torgilata lino.

Metii taa embaye torrono ebiotisho teniasishore diapers enkerai kake teniasishore enaa enaishia, kake teniasishore enaa enemishiaa naa ketii embaye torrono amu keyau imoyiaritin atua iltung'anak neeku keyieu naa iasishore tenkoitoi naishiaa.

Ore esidano teniasishore emashini nadung' irkeek alang' entolu naa kiokoa muda nimikintanaurr naa ekees esiai sapuk tenkiti rishata ore entolu naa kejipisho kinyialisho nkaik naa kakintanaurr oleng' naa kegol, neeku kesidai emashini.

Ore taa embakit enkurmaorgali tenkop ang' naa ketii ene mia hamsini, keetai sininye ene mia samanini kitegemea esidano ina kurma tenaa enkurma naya enkare tenaa enkurma sidai, neeku kepaashipaasha bei.

Ore taa emukokoteni teninapie enkare naa kesidai amu keya iltooi kumok naa kitasioyo minauru naa kees esiai tenkoitoi nimikintanaur ore naa eninap toonkaik naa kejipisho oderekej teninap toonkaik, kesidai tenintumiaa emukokoteni.

Ore taa tanakata orkuniyia loonkuk tenkop ang' naa enchata o mia tano orkuniyia sapuk, ore ele kuniyia kiti naa enchata naa ore entoki nayau bei naa esidano oonkuk oltung'anak sii doi teneng'enu.

Ore taa nanu mayilo ataasishore oleng' nena tokitin amu mara olina siai kayiolou duo naai aawa enkipimata enkadoro enkaji aitumia footii niipim ifootii aitumia entoki naji tape measure, neeku ninye naai impimie enkadoro enkaji.